Eh ore intokiting' ashu ilomon latoning'o eh kuhusu enabae naibelekenyi kule metaa yoghurt ,eh natoning'o ake eji kunale oshi epuoi ai process ,peyie etumoki atupuku ena yoghurt. Neeku ore si enkae, natoning'o ah njere ekeretisho ena yoghurt ashu keeta nutrients ,naidim ataret osesen loltung'ani esidai, amu kule onkishu naa itobirunyeki, neeku meetae chemicals naidim ainyala aladuo sesen eh loltung'ani, neeku asidan kunale oleng',tenibelekenyi naa metaa yoghurt amu keret osesen oleng'.

Ore ena siai netiu enaa oltung'ani oinyang'ua ormushele tiai wueji ashu oiorder meakini ele mushele kutoka enkampuni naje, nelak iropiani naifaa nelak. Ore idia ampuni e nagira aitobiru ninje ormushele nepik ilo mushele atua oladuo kunia a enaa enaba naa oloinyang'ua duo ele tung'ani ogira duo aiorder, ore peeyie epik niindicate oltung'ani ogirai ayaki oladuo mushele naa ina piigero ele kunia peyie etumoki ilo ola atabaiki olopeny nemitokini, nemelek peyie imin amu idipa naa ena ambuni atolimu ajo ng'ai eyakini naa kaji etii ele tung'ani a ogirai ayaki ilo ola. Neeku naa neija ikuni tenitobiri ina siai nihakikishai ajo einoto oltung'ani enaduo toki naiorder.

Ore peyie eibelekenye esiaai eunore tenkopang naa tengaraki eiterutwa ltunganak kule oitoi ng'ejuko naunishoreki peyie etumoki enaduo aitubulu esidai nemeitoki aamitiki kulie ebulu amu meisho eibung'a, kebulu kila inkaitbulu te weji enye neiuu sii lnganayo lenye esidai, neaku ore peyie eibelekenye naa keji peyir etumokini aanotp lng'anayo pookin elulung'a aasidan peyie etumokini ainosa enado daaneaku kore duo ingeneral naa elelek esiaai e dugital ashu nagira aayau kuna kibelekenyat pookin metaa ekeretisho eneoitoi si ninye.

Ore ena naa endaa sidai naa ingas adumu ele nganayioi oji avocado, nintayu ele anterarai otii ore ake pintayu nikurtu naa idia daa natii atua nipik atua esaani nabo natii mpuka. Kore peyie ipik a nadolita mushele nidumu ilo mushele sininye a metaa intayu te nkijiko nabo ilo mushele nipik enkutuk, nintoki adumu naa mpuka tenebo we ele avocado nipik sininye. Adolita sii nkirik naa kitushulakini ake siinye peyie etumoki enaduo daa atisidina naa nishamu sii naa eret osesen loltung'ani sininye oleng'.

Eh ore ena bae, na enetipat oleng'. Amu ore irkeek, naa ekitobir environment ashu ewueji nemanya oltung'ani, neyau loipi na ekeyietu ninye enchan. Ore si ena bae, na ekeret kulo keek metaa meidim aisavaiva, niidim atubulu. Na ore ake peyie ebulu, na ketumoki ele tung'ani atimira kulo keek pitau iropiyiani kumok neesie sininye kulikae kasin lenyanak. Ekemitiki sii enasiai e greenhouse kulo keek enya enkolong pemeitoi. Naa ore peyie iboi mitoki kulo keek atoyu. Eh enetipat enasiai oleng' amu eh ore taata kulo keek na ore chances na pebulu, na ketii shumata alang' tenemetii duo kulo keek atua ena greenhouse. Neeku enetipat oleng' enasiai amu mekure tanakata eye kulo keek etaa kebulu, na etaa ketumoki olopeny atimira pe itayu iropiyiani ena naaba enaa naidim anoto tenemir kulo keek.

Ore esiai eunore o mpuka te murrua natii nanu ashu te murrua ang' naa kelo oltung'ani neremi olchamba ashu neirem ekai naaba anaa naidim airemo neun inaduo aitubulu o mpuka, nepik embolea esidai, nepik irkeek pee menye enkurto ashu kulie ng'uesin. Nepik enkare pee metoyu naa kore nye kulikai naa kepik greenhouse peyie erishie enkolong' sapuk, peyie etumoki naduo puka atubulu neeku nkaitubulu sapukin nidim aitayu endaa sapuk naidimi ainosa ashu ninye naidimi atimir. A keuni oleng' mpuka kake tewueji nemesapuk enkolong' amu midimu enkolong' sapuk neeku enyor duo naaji oleng' tenerishieki enkolong' eumu enkoitoi najii greenhouse.

Eh ore ena bae, natoning'o lomon loiusu enabae. Menetorok amu ore ena na enkaitubului nabulu tenkop naji tenkutuk ekimaasai erokunyi. Ore ena, naa enkaitubului naturu nkera tenkop. Ore peyie eturu, naa ekeidim ainosa, amu emelok. Neeku enyor inkera oleng tenepuo aturu, nepuo aanya. Eh majo nanu kitorronok tenkaraki eh meeta chemicals ,enkaitubului nabulu naturally ,neeku majo si duo entoki torronok tenenya inkera. Amu ore ena nanu naa kinya apa yiok kira kutitik, ah nimitamoisho sii, ah neeku maidim duo nai atejo enkaitubului torrono ena, tenkaraki entoki naa nainosa nayiolo ajo metorrono si duo ah enetoki.

Epae kaidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa. Ore kulo, na irpaek ouno tolchamba. Ore kulo paek, netubulutua. Dolta ajo etaa lojo piteru aisho aiu iloshi paek taduo oonyai. Eh netubulutua kulo paek katukul, kake etiu ele shamba enaa olotijing'a inkishu ashu nkulie ng'uesin, niinyal neuroo irpaek. Amu etii irpaek oirragita tenkop, lakajo etii ake ng'uesin natijing'a, nepuo anya laduo paek ouno. Neeku inabae taa nagira aasa, ninyale ele shamba tenkaraki eturoitie naa nena ng'uesin irpaek kumok, eirragaa tenkop, na irpaek apa kulo letaa keisho. Neeku etiu enaa asara ena sapuk nashomo olopeny ele shamba. Neeku kesidai teniboori ng'uesin, pemejing' ake ewueji neunishoreki, peyie minyal inkaitubulu amu ekeidim ainyala tenejing' atua aladuo shamba.